Jumia konayat mising' kole boishe oret nebo mosong'natet koyoei mung'areng'wai amun inyoru ile yo imoche iolishe eng' jumia komakat korok iwe komosta nebo internet korok iwe apikwai nebo jumia akial tuguk kobun apinoto bo jumia ko ndekeial tuguk kemwou betut nemuch inyoru tuguchoto ako kora komuch akot koibun tuguk akoi ole imenye jumia

Muuch kechob tuguk cheterter eng kapchii eng' mutai mising' ko korik chechang' kocham kochobei chaik mutai ako kora ko chaichoto komakat komi kiit nekeomtoi biik alak komuch koyo tugun cheu robwonik akorok kwamta chaichoto alak komuch kobire chapatinik alak komuch koamta mandasinik anan akot ko biik alak komuch kwal makatiat eng' tuget asikobit koamta chaichoto kekere kele biik chechang' korok komakat kotindoi chaik eng' biik alak komuch kotindoi tuguk chechang' cheu chaik tindoi makatiat akotindoi akot mayaik ak tugun cheu s kikure sausage kra

Ki eng' tai ko ki emetab Kenya ko kicham kondochini kiplelachinik ako kitun ndanam kecheret chito nebo emetab Kenya ko nekitoi koek laitoriatab emetab Kenya netai ko ki chi nekikure Jomo Kenyatta inendet ko kiimuch konam kecheranoto eng' kenyitab elibu agenge ak sogol tomonu ak loo ak ang'wan ako inendet konayat mising' eng' boishenyi nekiyai amun kimito inendet boriet nekiborie koistogei kiplelachinik asikobit konyor emetab Kenya independence

Eng' emetab Kenya komito kutuswek cheterter ako kutuswechoto konoyotin eng' omitwokwach cheterter neu kutit nebo kalenjin konayat ichek eng' omitwokwach cheu kimyet nebo kipsokiot koboto ngwek chebo kipkaa cheu isakek akora konayat mising' eng' chego chekikure mursik ngeba kutit nebo kapkokoyo konayat ichek mising' eng' omitwok chekikure mokimo ko ngeba cheu kapwakambaek ko icheget konayotin mising' eng' omitwok chekikure muthokoi mito kutit neu okot kaplem chebo kapwajaluo ko icheget ko noyotin mising' eng' njirenik kora komito kutit nebo waluiya ko icheget ko noyotin eng' kimyet ak ngokaik

Eng' emetab Kenya komito korik chenoyotin eng' konoretab chepkondok korichoto nototin eng' konoretab chepkondok ko cheu mising' ko bengishek anan ko sacco bengishek kokonoree biik chechang' mising' eng' emetab Kenya rapinik amun yundo ingen ile rapinikuk komito komyee kora ko biik alak kokonoree rapinik kwach sacco kiit sacco kotindoi ichek akoi dividends ngichut sacco kora ko sacco kokororon amun konorun rapinik ko tun ndeyositi itinye chepkondo kuk chemuch isorunegei eng' betushechoto

Nairobi ko kanaset nebo emetab Kenya ako kanaset neo mising' eng' emetab Kenya amun mi kanasesek alak emetab Kenya cheu Mombasa mi kora Kisumu mito Nakuru ak Eldoret ako Nairobi konayat eng' tuguk chechang' netai ko Nairobi konayat akobo kanaset agenge ako kanaset netindoi pakit eng' katikati nebo taonit inegei eng' emet komugul netindoi pakinoto bo tiong'ikab tumdo eng' katikati nebo taonit

Piik chechang' korutochini ole kiripee tiong'ik eng' emet ap Kenya nitok ko amun pichuto komachei kopa konyoko kerchikei tiong'ik che terter chetomo kokerei eng sobetng'wai ineni kopendi konyokotini kora ko piik alak komuch kopa yundo komachei konetkei tukuuk che terter eng' yundo kiripee tiong'ik akinyoru kora ile yundo kiripee tiong'ik eng' kosorwek alak ko tindoi tukuuk chekipo keny chepo kipkaa ara kopendi piko konyokoro tukuchoto akonetkei tukuuk che chang' akopo tukuuk choto po keny chekikikonor eng' yoto kiripee tiong'ik ap tumdo ko piik alak akot kopendi konyokocherune tukuuk chekile stress eng' komosta neu noto

Eng' emetab Kenya kochang' mising' korik chenoyotin eng' barastaetab logoiwekab emet korik choto ko mito chebo redioit ako mito chebo television eng' chebo redioit chongen ane ko cheu kass FM chamgei FM mito akot citizen redio mito redio maisha mito akot ramogi ak alak cheterter ko ngeba komosta nebo television ko mito neu Citizen TV mito KTN mito akot NTV mito TV47 ak alak cheterter kora ikere ile chang' mising' korichoto amun mito akot alak chemamwa

Eng emet ap Kenya ko chang' chamaishek chepo polotet chamaishek choto po polotet cheechen ko cheu UDA, UDA ko chamait nepunu laitoriat ap emet ap Kenya inendet ko koimuch kopelchikee ng'echeret nepo kandoindet ap emet ap Kenya kopun chamait noto po uda mito akot chamait neu odm ko odm ko chamait neki indochini chito nekele raila odinga ako chamait nito kopo opposition kora komito akot chamait nikipo keny ne nayaat mising nekekure kanu chamait nito ko nikicham kopunu kandoindet nekipo oeng nepo emet ap Kenya nekikikure Daniel Arap Moi mito chamait akot neu nepo nack nekipunu kandoindet nekipo somok nekekuren mwai kibaki ko chamaishek choto tukul ko noyotin eng emet ap Kenya